Mae en gari mating'o jogo ma oyudo masira kendo laro kodgi thieth, kaachiel gi jogo matiyo eiye. Gari machalo kamagi, gin gari man gi faida maduong' ahinya e aluora ma gintiere. Nimar seche maji oyudo masira machalo kaka mag mach, tuo ma ojiwore, nyithindo ma samoro ohinyore kar tugo, mine mayach madwa nyuol, to iyudo ni kendo mondo koro law kodgi thieth bedo mayom kendo iyudo ni nyalo res ngimagi kadipo ni ngimagi nikama rach.

Mae en kar alam mar jodin mar Kristo. Kama chalo kama, en kama ji chokore kinde ka kinde mondo ji oter alam margi kata mondo ji oriwre e paro kata mondo ji ochok chunjegi kar lamo nyasachgi. Ji nyalo chokore kae pile ka pile, kata bang' ndalo ka bang' ndalo mondo giter alam mamar gi. Kinde mathoth ji chokore kuonde machalo kamagi diriyo e juma. Kata ekinde mane gin gi nyasi.

Ma en kaka inyalo ik miyo gi familia ne ngima mabiro kapok okonyore kata kapok onyuol. Mokuongo ing'iyo kaka onyalo dago ngima maber kendo kaka onyalo geng'o dang ni monyalo bedogo kinde mapok onyuol. Itimo nonro bende shida tabu monyalo bedo go, chon mondo kik seche mag koro saa mag nyuol ochopo to kik obed gi shida gi. Ing'iyo ka onyalo nyuol eyo maber kendo konyalo nyuolo nyathi mangima. Kendo iiko wuoro eyo monyalo bedo go kata rito go jaode, kinde ma jaode nyuol kata bang' nyuolne. Iiko kendo nyithindo ma en go kata gi jonyuol jonyuolgi.

Inyalo puonj oganda mondo orit maber gigo matimore apoya kapok ambiulens ochopo. Ma inyalo tim e kanyakla mar rowere kuonde ma gisome, kuonde ma gituge, e kanise kata e riwruoge mag anyuola. Joma dongo bende inyalo puonj e riwruoge mag anyuola, ekanise kata kuonde ma gilokie. Puonj machalo kamae gin puonj manyalo konyo geng'o wito ngima mang'eny kinde ma masira otimore.

Ma en tich mar puonjo oganda kaka ginyalo dago ngimagi e yoo makare. Puonjni ipuonjo kokalo e riwruoge mag jomamine gi joma chuo kuonde ma giloke, kar kanise kata kuonde mag pur. Mae en tich malong'o ahinya nimar opuonjo ji eyore mathoth maginyalo kakalo obadho ma gikalo e ngimagi. Tijni en tich mitimo gi riwruoge madongo mag sirkal kendo gi mago maok mag sirkal.

Mae en jadolo mar din mar jokopere. Jodolo gin jogo man gi tije mathoth e kind oganda. Tich mokuongo en yalo kata lando injili. Kendo jiwo jopiny mondo odag eyo makare kaka ruoth dwaro. Mar ariyo, jodolo chiwo jipo ne jogo machuny gi chandre kata jogo man gi midekre. Jodolo bende chiwo puonj mopogore opogore kaluwore gi lony ma osomo. Kaka samoro jodolo moko bedo jopuonj moko bende bedo dakteche kata jogo matimo jipo.